Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma ũrĩmi wa indo citiganĩte na kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩirwo mũno, nĩ indo ta mbembe, nĩ amu irio nyingĩ cia gũkũ rũrĩrĩini rwitũ, cikoragwo ikĩuma harĩ mbembe. Nacio irio ta ici, nĩ indo iria ikoragwo ikĩrĩ indo ta gĩtheri, na hihi nginya indo ta mĩtungo, kana mbembe hihi cia gũgĩcina indo ici ciothe, ikoragwo ikiuma harĩ indo ta ici. Naguo harĩ ũrĩmi wa mbembe, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa andũ magĩkoragwo makĩhanda mbembe ta ĩno, na gwagĩkinya nĩ ihinda rĩa gukorwo andũ makĩgetha mbembe ta ĩno, andũ nĩ makoragwo magĩthiĩ kũrĩa mũgũndainĩ magakĩreka cikĩũme, na ciagĩtuĩka cĩa gũkĩũma, nĩ magĩcokaga magagĩthiĩ magagĩkorwo, magagĩkorwo makĩgotora mbembe ta icio, iria ciagĩtuĩka nĩ ciagĩkĩũma, na magagĩcoka na magagĩcoka hihi macini cia gũgĩthandũra, na angĩkorwo ti nyingĩ andũ mathandũraga na moko, kana magathandũra na gũkĩhũra na ngũnia, kana gũciĩkĩra ngũnia magacoka makahũra na mũtĩ. Na irio ici, cikĩrĩ njega mũno nĩ amu, andũ aingĩ rũrĩrĩinĩ rwitũ nĩcio makoragwo mehokete cia kũrĩa.

Rĩrĩa ũgũkĩona ũrĩmi ũrĩa ũragĩkorwo ũkĩrĩmwo nĩ arĩmĩ, kũrĩa ngũnĩainĩ. Ũrĩmĩ ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno, na nĩ ũragĩkorwo ũgĩkenia andũ aingĩ mũno, nĩ amu rĩrĩa ngũnia ici cigũkorwo cigĩkĩrĩmwo kĩndũ ta waru, waru ici nĩiragĩkorwo cĩgĩgĩka wega mũno, nĩgũkorwo indo ta bataraitha kana ta thimu ũria ũgĩkĩrĩtwo tĩriini ta ũyũ ,ndũgĩkoragwo ũgĩkĩũra na nginyagia hinya wa tĩri, ndũkoragwo ũgĩkuo nĩ maĩ ũgĩtwarwo kũndũ kũngĩ. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ warũ ta ici, ĩgakorwo nginya itirĩ na mĩrimũ nĩ gũkorwo tĩri ũyũ ũgĩgĩkĩrwo ngũniainĩ, maita maingĩ nĩ ũgĩkoragwo ũthuthurĩtio, ũgagĩkorwo hihi ũgĩkĩra ndawa, iria ingĩkorwo ikĩgirĩrĩria mĩrĩmũ ta ĩno, kana ona gũkĩũraga indo iria ikoragwo tĩri-inĩ, cikĩrehe mĩrimũ kũrĩ indo ta waru.